Tijni konyo jii mond giyud, eee konyo ji e kit ngimagi mondo gine kaka ginyaloyudo yutogi ma pilepile ae to gimii nyithindo chiemo gicham bende gitero nyithindo e skul. Bende tijni kelo ber moro ma en chupa ma ikwanyogi iduokogi kembe kachacha idhilosgi mondo gibed gikmoko kendo mawang'ichakiomonwa kendo mondwatii godo tiendeni en tich maber ainya. Bende okonyo mondo aluora obed maler nikech kata ikuanyo chupni mang'eny tikelogi e kambi kamanegintie cha dong' kaler ainya. Nyakabedi, en tich maber ainya.